Kit neyoe daktari sikobit malaria en sibitalishek ko yekakoit Chito sibitali konam koteben gei kit neyome inendet sikonai Kole ne bo kobimaniben en labit AK yekakomwai chichiton komut Kwa labit ako labit noton kebendi ketestenen korotik en Chito akoyekotesten takitari korotik kokachin kerchek akoyekakokachi kerchek konam kila kwendi chichiton sibitali bakekere kit Neu AK kit netesetai en bortanyin akoyekakwa chichiton konam eny takitari kosir ngalek chekakobit akongetesten korotik chondet akobit konai daktari Kole ne miando nikanyor kot ko malaria anan miando age neter

Tuguk chenyolu kesub en kamaswek chekilonyen indegeishek sikobit ribset ab kaliet en kiprutoinik en Kenya konyolu kotekisis bik cheyoe kasit en yoton kotegis bik Che lanye ndekeit simabit kokon kaimuyik ako nyalu koraa kosib Koba saishek chemakatin sikobit konai kit netesetai en yoton akomamusmus tuguk chenyolu kesub en kabindege akonyalu koraa komawagen gei bitch chemii kabindege amatkowaken bik chebo kolanye ndekeit en yoton

Ole bendik bik saiti en garisa ko kamasta nekikuren tulonok ab tugen Chemiten bik chekimagarek en keny chekimenye yoton akoraa chome koraa bik Koba koyekikuren anan ko ainet nekikuren kibkorkot nikitam komiten bek chechang en komasta ab kipsigis AK koraa komiten yekekuren ndonyo Nebo sotik yoton garisa itam kenyorunenbtuguk ab Keny en bik chekibo Keny en oloton olimbo garisa koniton nechame bik en garisa sikobendi yoton akotareti bik koraa ngeba keswetat en garisa singer tuguk chekibo Keny chemawalotin

Agere bik Chemiten rumit chekatelelso akoraritos ak chepyoset agenge nekatabot AK akenge nekalach abronit noton nelel amangu konaton ko daktari akere koraa kerchek Chemiten meset AK bek chekiteshin bik yanimyani AK mashinit nekibimanen rwaet ab korotik akokaimuch takitari koratyi chepyoset nekatobot en ngecheret ako amangu bimani konai Kole tos tindo rwaet ab korotik chepyosaini en bortanyin akoyekakonai koraa kotindo rwaet ab korotik komuche kokai kerchek choton chemii meset

En irou neta agere pichaitab mauek che kakimin en ibaret ii ago mauek chukan koraa kokosengek ii ak kosengek kalait nebirir ne lelesani miisik ago mauek chuton koraa imuche keboishen kechoben cottons anan ii nyikomuche koraa korub taritik for nectar um kobu koichopen tugukwak taritik ago koraa kii kotoretech ikap kilochi ingoroik chekichop mauek chuton cotton ko ingoroik.